Ka nitiere ji ariyo mantiere kama ipidhe rech fish pond ng'ato achiel mororuako law magreen kawo pii gi jwala to ole ii kasuku. To nitiere nyako moro etokekanyo machalo ni olupo golou kendo yiende oluoro kae gi lum.